Ũtungata wa mĩtambo-inĩ nĩ ũgĩũkĩte na maũndu maingĩ, na rĩmwe nĩgũgĩkoragwo na mathĩna mĩthemba mĩthemba, namo mathĩna ta maya nĩmagĩkoragwo, ũgakora rĩmwe, nginya thimu yaku nĩĩgĩkĩregire gũkorwo ĩgĩkĩhingũka, gũgĩkorwo ĩgĩkĩrĩha ũtungata urĩa ũrakĩenda gukĩrĩha nayo. Ũrĩkuona kinya ũndũ ta ũyu mũndũ akĩendaga ũgagĩthiĩ harĩ arĩa makĩheanaga ũtungata ta ũyũ ũgakĩmamenyithia magagĩkorwo magĩkĩrora kana nĩ tũrĩa nĩme tũngĩgĩkorwo hihi tũkĩenda gũgũikia ũtungata ũyũ kana hihi nĩwe aragĩkorwo na thĩna na thimũ yaku, nĩgetha ũgagĩthondekerwo na ũtungata ũyũ ũgagĩcokereria.

Ũhoro wa ũkũria wa itunda rĩrĩ rĩrĩa rĩgĩtagwo dragon nĩ meroni ĩgĩũkĩte nayo meroni ĩno nĩrabatara ũgĩkorwo na ũmenyo wa gũkĩhanda ikĩngĩ ta ici no ũgagĩkorwo na ũhoti wa gũgĩkĩra mataĩri ta maya marĩa makiũmĩte kũrĩ kibikibi, namo mataĩri maya ũgagĩkĩra harĩa igurũ na ũkamoherera wega nĩgetha rĩrĩa itunda rĩrĩ rĩgagĩkinya harĩa igũrũ rĩgagĩkorwo gũkĩra thũngĩ cia mĩena na mĩena na rĩkorwo rĩgĩgíĩciarĩra matunda orohau igurũ kwa mataĩri macio.

Irio ici cia mũthemba wa ndũma nĩigĩkoragwa mĩrĩre mwanya mwanya nayo mĩrĩre ta ĩno igĩkoragwa ũkoya ndũma ta ici ũgaciĩkĩra harĩa ũgĩkĩrũgĩra ta thaburia kana ta nyũngũ ũgacicamũra na maĩ igagĩtũĩka ciagũcamũka ũgagĩkorwo ũgĩcirora ũkahora ũkahora itigagĩkorwo ĩgĩgĩtũĩka cia gũtomoka nacio, ciarĩkia gũkorwo atĩ nĩciakĩhĩa na ititomokete ũgagĩkorwo ũgĩciruta riko nĩgetha ũgaciũwa makoro nawarĩkia kũuwa makoro, ũgagĩkorwo rĩũ ũgĩcirĩa na cai kana kĩnywaji kĩngĩ ta kĩũ.

Mĩmera, nĩ ĩgĩkĩragwo mborera kana nĩcio cigĩtagwo nĩ andũ angĩ thumu nĩ getha ĩgagĩkorwo ĩgĩkorwo ĩgĩgĩkũra wega. Mborera ĩno ĩkĩgũragwo matuka-inĩ ma ũrĩmi, nacio cigĩkoragwo cirĩ cia mĩthemba mĩthemba. Gũkĩrĩ ya gũgĩthondeka mĩri, na nĩ gũkĩrĩ ya gũthondeka nginya mathangũ. Mborera ĩno wona wakĩgũra, nĩ ĩgĩkĩragwo na gĩthimi kũringana na mũmera, ndũgagĩkĩre nyingĩ mũno nĩ gũkorwo no ĩkorwo ĩgĩgĩthũkia mũmera ta ũcio na wae kũma. Ũgagĩkĩra mũnini mũnini kũringana na ũrĩa mũmera ũkĩigana.

Ũhoro wa ũrĩmi nĩ ũgĩcenjetie kuuma ũrĩmi urĩa wakĩrĩ wa tene wa mbura, na rĩu andũ marakorwo magĩitĩrĩria mĩmera yao na mĩberethi nĩgetha igĩkĩhote gũkĩnywa maaĩ ta maya. Naguo ũhoro ũyũ to mĩberethi o ya kawaida nĩgũgĩkorwo nĩ mĩberethi ĩrĩa ĩgĩũkĩte rĩu ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩtũrĩtwo tũrima, nĩgetha o mũmera o mũmera ugakorwo ũgĩkĩnyua maaĩ mamo o hau gĩtina-inĩ. Mĩberethi ĩno ĩkĩrĩ mĩega nĩgũkorwo, rĩrĩa megũgĩkĩra thumu kana nĩo bataraitha mũmera ũcio nĩũkoragwo ũgĩkĩnyũa o harĩa mĩri-inĩ o mũmera o mũmera.